Ore ena naa osokoni, aa kibala ake ajo spinach egirai aitandasa, peyie etumi atimir. Na kelelek ake nai eninko peyie isum oltung'ani metayiolo amu ore enkitumiata e greens ,ashu mpuka, na ke healthy oleng' tenkishui arashu tebiotisho oltung'ani.

Ore ena naa enkitotio onkishu naifugai tiang', ekejo lashumpa zero grazing, neeku mepuo nkishu enelakwa kegira ake amanaa anya endaa te compound, neeku ibala ake ajo enkare ishoritai ilaashe, amu etabauwua esaa na enkare.